Meatae elbulabul loitodolutai tene, naa meatae naa naiko paayuolou ajo kaa moyian ana, naaku naa meata sii naa naiko aitoki paayolou naa neikoni teneiboori inia moyian, nkare ake naa naaku metii naa lbulabul loitodolutai, enkarna ake apeny eigeroki teneng'oji ajo kaa moyian ana naaku naa nkare naa inia pemeyolou ltung'ani ajo aa moyian inia amu metii lbulabul, nimiyolou sii neikoni moyian teneiboori etu idol lbulabul lenyana.

Kore enkinosata oondaiki naasieku naa keyau imoyiaritin kumok naati moyian oltau naa ore eneiko peeyau imoyiaritin naati moyian oltau naa inchere kore kuna daiki naasieku naa meeta naa ninche entoki naijio aftya tosesen neitoki aaku kebore elata nelo naa inailata ajing oltau neitopir naa oltau ore naa ninye aibooyo naa ing'onyo oshi naiim orsarge toltau kore naa peepiriku ing'onyo naatii oltau naaim orsarge neeku naa mekure naa ewosh eng'ony sarge arakitok meshomo naa nkulie weuitin tesesen nelo naa ina toki aiko naa meshomo naa esiai oltau meshomo naa ninye alo naa adoyio mpaka naake nebaki metumo oltung'ani inamoyia oltau enaa sii metaa kelo abaiki neeki oltung'ani keeya.

Esipata

Ore entoki natii atua ambulance teneboo naa orkitanta oragie oltamoyiai etii sii wueji netii oltoo losiwuo yioloti enaa oxygen eetai sii lorika otonie sii orkitari owuon naa tenasiai duake naa naas naa nalo aduaya naa ramatare ele tamoyiai okuetitai sipitali tenebo sii ong'ueji naa nemilieki loshi pira opikieki oltung'ani enkare yioloti naa enaa drip tiatua naa ina ari kore sii aitoki naa tiatu ina aari etii sii duake intokitin natia ena fast aid kid ashua entoki naatii nebaya tenebo sii wewueji nenapieki isargeta loltung'ani naa opiki sarge eetai naa aakwetie sipitali naaku nenaa intokitin naatii ambulance

koree ndakin naishori inkera ptum nkonyek sidan naa ndakin naa naata ntoki naaji vitamin b e tomon are koree taa ndakin naata vitamin b naa teneboo naa ontokitin naatiwa anaa sinkiri tenebo sii oduake ondakin naijo noo carrots o mpukaa sii natiu anduaki ninche noo spinach oree sii aitoki nkulie dakin naret inkera onkonyek sidan naa tenebo onkurma kake nemee taa ninye enoshi naidongo mashini nepiki mpakiti kake nkurma ake naidongoki nampa one mara mee nampa wan kake enda nkae itu eidongi nampa wan nayaki ltungani ilpaek lenyenak mashini neidong naake neeya etiu nejia naa koree taa naisul oleng naa carrot naa eyau naa ninye nkonyek sidan too nkera neeku inaaa naa ndakin naisho inera peetum inkonyek sidan

Kore entoroni teneitu iya enkerai klinik metuudi naa inchere kolo ninye inakerai abulu enyaala sesen naa ore sii tenepuonu imoyiaritin neeku inakerai naake etum amu ore oshi teneyai enkerai clinic metuudi naa inchere kepuo naa oshi aapik olchani atua seseni olo naa areren iseseni lenche metaa kenya ore peejo moyian ou enaa taaduo polio enaataaduo moyian naijio ake tb enaa sii moyian orgoo netum naa ninche iseseni lena kerao eidipa atererenayu metaa ore peejo naa nenatokitin duo neeyau ina moyian ajil ele sesen nepuo naa ninche aatum naa etaa naaduo sesen naa ketererene neelo naa arere emoyian neishinda kake ore nkerai neitu ita metuudi naa kore naa peejo nena moyiaritin atum ninye netum naa eitu ererna sesen lenye nepuo naa aitanyamal oleng ina kerai neeku ina naa ntoroni nayau naa sesen lenkerai tenaaku eitu naa eya klinik metuudi

Kore enaiko serkali pee egira aitadoyio enkilepata ekonomy tekenya naa inchere nepuo naa ninche aitadoyio inatoki naji kodi naitaliki iltung'anak naa nelus intokitin ooltung'anak nelus I ooltung'anak looti abori amu amu kore tenelo serkali aitadoyio kodi naijio taa elata oongarin leno naa aaaku kelelk abaiki indaikin nkaraki kore oshi nena daikin naa ilata engarin eitumiya oltinkai ooturito ilchambai ninche sii eitumiya iltinkai oodung'ito intokitin naaijio miwa naa sii intokitin naake irkikwa nelo sii aaku ninche emat irorin ootau nena daiki sokoni neeku naa ore peelo peeku etelelia eilata oongarin nelo naa aitoki napunoto aleleku neeku kore sii lelo oomir ninche nemeilepie naa nkaraki megol enkinyiang'unoto teninye ore sii nkae nee tenelo serkali aitadoyio irmushaarani loontung'anak netum naa iltung'anak impisai kumo amu meitoki naa aku kedun serkali impisai enye kumok neeku nena baa naa edim serkali ataasa peitadoyio enkilepata ekonomi te kenya.

Kore entoki naidim ministiri ng'ejuk aanotie onkotelini cetifiket te kenya naa enchere kore duo tenkaraki keidim neduaaya ninche ilomon lebiotisho nepuo naa ninche aaku kore kuna kotelini nepuo aaduya ajo meetai nkoteli naasita siai nemeta naa satipiket eitodolu intokitin kumok kake ore enaisul oleng naa eitodolu ajo iyatata intasi satifiket lebiotisho amu kore intae iltung'anak looaasisho tenkoteli meyiare naa niatata intae iltung'anak oinosisho aaku indimidim naake nintarasusu kulie tung'anak loonya nena daiki inchi moyian tenkaraki naa nimirara intae biot ore naa aitoki nkae naa poopuo ninche aaduaya ajo kore ina koteli neshomo naa ninye ng'as metoduari biotisho enkitobirata enina daiki enyanak poopuo naa aaku keitobiroki ninche tewueji naa sidai nemetii naa inchafu neeku intiim anoto naa toonkotelini osatofiketi naa te kenya.

Kore enaiko serkali teneret inkera naisomea eaia ormalimuni toomuruan yaabori naa inchere kenare naa nelo serkali aisho nena kera nkisuma e pesho toonena keleji naa ornalimuni kore naa nkaraki ina nepuo naa aaku etareto ninche serkali amu kepuo naa ajing nena kolegi neisomea naa esiai ormalimuni meeta enyamali naa ore siii nkae naiko serkali teneret kuna kera naisomeya esiai ormalimuni nelis naa inaing'ua imuruan yaanori naa peepuo naa ninche aiko naa metaa ore ake peidim kuna kera kuna naing'ua imuruan yaabore nkisuma ormalimuni neishori naa siai nkara nabo neiger naa ninche siai serkali netum naa ninche aashom dukuya epuo naa aisum inkera toonena sukuulini natii naa inamuruan enche neeku nejia taa eiko serkali tene ret naa inkera naisumea naa esiai ormalimuni naa toomuruan yaabori .

Ore eniko potline ng'ejuk irpolisi tenelimu ajo elruok too muruan naa teniosh naa oltung'ani nambai hotline amu mikidung empisai amu enepeshore enkae elo ake alikio Ajo ketii elaruok otii emurua naje nemeeta naa oltung'ani oyiolou Ajo ngae Ajo natolikio neeku ore enkerai ena ore naa ena hotline alimu elaruok too muruan Anke ore sii enkae edim atoshoo Nena amba ata mebolo simu amuu ore tenaa eyaataa esimu ninapita nimiyiolo naa atabolo enasimu amu miyiolo pin nilo awosh ena hotline metii naa laini number